Pirpirishek kotoreti koristo anan kilelen pirpirit ko kiit noton ne kiboisien koib koristo yon koet maat. Lakini monyolchin che tinye tabut noton nebo kabuset sikai komonyolchin ko amun koristo ko kiit noton ne korom mising en biik che tinye taabut ab kabuset. Ngotko ityi koristo neo biik choto ko imuch kolib anan imuche kochut koristo neo bichukan kotot koger kabuset karan iman kipirpirit yon koet maat en biik che mi komyee borwekwak lakini makararan en biik che miandos. Nyolu yon kiibu kipirpirit anan yon kiboisiien kipirpirit keger kele miten komyee agetugul ama sitikin keyai chemochoton. Amun koristo en biik choton che tinye tabut ab kabuset ko korom ago nyolu biik che tinye tabunoto koribge komye en ng'alekab koristo.

Boisionik ab risitishek che kiolishen anan risit chon kigonin yon keal tuguk, ko boisie en oret ne kararan. Sikai kegonu anan sikeboisien ristisheju ko amun kigotoret biik che chang. Risit ko kiit non iboru tuguk che keyai ak rabishek che keboishen, kotko keal machaniat kesirun en taban kele siling ata kerke ngo sugariat siling ata anan kokiy age tugul ne keal ko kagisirun en yoton ak kesirun rabishek che kealen ko ristishek ko kororon kot mising amun toreti biik en ngalekab olisiet amun risit ko kiit noton netoreti biik asikobit inai ile tuguk che kokioldeun, ko kyoldeun komye maging'alin. Ago yon ke ker kora anan yon kewe kotko betyo tuguk koimuch kobois risit inikan. Kararan risit kot mising. Kerge agot yon kakyal kou kit nebo rabishek che chang kou laptop ndo yon kagiimit laptop imuchi iwekte ak ibokeyaun agot ko kararanit.

Miten amuneishek che chang sikai kotilchin kekit kipagenge olik ab tugukwak. Amune netai: ko olik ko biiik choton che nootin ko ngot ioldoishei ko biik chon kigonaiten anan ko biik chon nyo koalun tuguk kila igere ko biik choton che kogoik kastomaeguk. Ko sikai ketilchin kekit ko asikobit, kekit koboru chomyet ago iboru kipagenge ne ting'en ge biik choton che oldoishe ak che ole. Ngetil kekit anan ngetilchi kekit olik koboiboegitu kot misng ak kosich muguleldo noton ne igochin koit kosib kobwa kora konyikoal tuguchutet. Kit ag ekora, olik ko mara miten biik che ki kobakoal ngotesetai koalen komutun choronok alak konyokoalun tuguk. Ko ngonyokoalun tugukuk anan tuguk alak tugul che ioldoi, ngo mut biik alak anan olik alak konyokotoretin kabisa kisiche faida neo ngimutun olik che chang nyokotoretin en boisieng'ung.

Miten amuneishek che chang siko alik ab boisionik che chang konomdoge tilindet ab sumek agenge. Si koyaak kou ni ko amun bo komonut ngenamdage chito agenge anan inamdege chito non kerokoshine ago kirokuiye ge mising amunmara ogot anan oyoe boisinik , ioldoi tuguk alak kotilisie en ireyun o maraitinye lagok che chang chemiten sugul. Ko karon kamach lagok agot kotil sumek amun negit keyat sugul. Koigu rohisi amun tor mara kometinye kiy anan mara metinye en sainotet rabishek che imuch keboisien ketil sumek koimuch ing'olochi tilindet ilenchi kotoretin kotilchineun lagok asikobit inyeilibonji sait age amunk kirokoshine anan kironoiye kogasun ak koyaun kou noto amun boisionik chuton keyae en kipagenge sikobit ketoret chi age tugul kelanda tugul.

Miten amuneishek chechang asikolil olindet tuguk choton che kaal. Amune netai ko: yoche kotuguk che keal iger korong inai ile, tuguchon chan keal iboishen kasarta netyan komayachekinitu. Nyolu kenai kora kele tuguk che keal kokororon anan tuguk choton che imuch kobar sobet noton nebo kipkosobe olindet ko hcito noton ne ale tuguk che terter anan ne ale tuguk. Olik ko ter mi olik choton chebo ng'wek sikomi olik choton chebo ngoroik, chebo tuguk chan chang. Ko olindet soiti ko non ale tuguk ab tuget konyolu koger kole tuguk che kaal ko kororon ago imuch kotoret kipkosobe kou yon kakial tuguk ab tuget kou sugaruk anan mwaita konyolu kenai kole yoitu au asikobit komakikonor kosir betutu notet.

Chang kot mising oret anan chang ortinwek choton cheboishen kotuyosiek che chang anan kipagenge komokin olik ab tugukwak tumdo nemyee ago chang amuneishek sikai komokin olik ab tugukwak tumin nemye. Chechang anan biik che chang chon oldoishe ko sikoboiboegitun ko yongoolchi olik tugukwak ak yon kotoret agot komutyi biik alak konyokoalchi tuguk, kotoreti noton kwo barak biashara nenywan. Amun kotuyoshek kora chechang kobo komonut kot mising amun kigotoret biik che chang kigotoretbiik chon yoe biashara che terter ago yon kabaibait olik ab tuguk, koboru noton kole, tuguk che kogioldechi ko tuguk che kororonmising agobo komonut kongbwa ak konyokoboishen komye anan konyokoalda ak ichek komye kobaibaegitu.

Kangwal kechiriet olindet okikochi rokoet oldoindet noton nekooldechin kechiriet ko mii kiit nekabwat anan mara kabwat oldointet kiit akenge, chito akee komara kabwat kolee kakwal kechirioni ak ko kechirioni ko koibote rokoenyin, ko keree kolee bokomonut kot mising kikochindo rokoet, ak ko en biik alak ko yoon kokikochindo rokoet chito rokoet kechiriet nekaal koboru kolee koberur olindenyin noton nekoolchin kechiriet oot en komoswekyuk anan kokwenyun kokiran oker chekiyai kounitet, so sikai amwaa kounoniton ko kibwote kolee nokochi koberuret asikobit ibokoboren ngechirioni ak kotoret en tukuk alak chepwone en taa yoon, ko en alak komara kobwote kolee nokochi rokoet koketita kechiriet amun mara kobwote kolee imuch ibakolabat kechiriet ak ko tom konaita elekokimutyin alaan elekokiketyin.

Nyoru kelchin neo kompunit ngoyokto biikyik konyor olik ab tugukwak amun kompunit ko mara ele mara kompunit noto nebo rabbishek ko ngoyokto biikyik kobakonyor olik kobwone olik choton ak konyokoal tugukwak anan kongonyo koib tugukwak anan inyokoib biik tuguk ab kompuninito ko nyoru kelchin neo kot mising kompunit amun kor konyokoib kosiche rabinik che chang ak kwo tai boisiet noto nenywan amun mara miten tuguk chebesendoi kompunit ago ngobesendo tuguchu ko koron koweksei, ingoweksei tuguchutet anan ingweksei olik konyo koliboni koliboni koboto che kagites kiten koba barakyat amun mara ngebesendechin komokioldechin en beit noton nemakerge ak ne kotoalen komakibesen. Ko kit nenyoru olik ak ichek konyoru kasarta noton neyamat anan nyoru kasarta ne kararan ngobo kocheng'e rabinik che kilopenen.

Eleripto bikyik ketik choton chebo tuktukishek simonyonychi anan simonyonyio biik amun en boishonikwak kochang kot mising, ripset netai eleriptoi ko ngot kokomoche biik anan kot ko komoche biik kobaa sabari anan kobaa elemoche kobaa ko bwonee ketikab, nyolu konyo ketindetab tuktuk en sait noton nekararan asikobit koit elekobendi biik en sait noton nenyolunot ak sait nekararan, ko nondon kotoreti kot mising biik asikobit komonyonyo en boishonikwak ak ko biik choton chekete ptuktukishek konyolu ko biik chetililen , monyolu koboishen tukuk choton chemokororon yoon kete, tukuk chooton cheuu sikaret anan ko maiwek ko monyolu koboishen biik choton chekete ptuktukishek amun mii biik chemonomeke ak tukuchuton, ko ngot koboishen kotor konyokonyonyinchin, inyonydos biik ak kolee kalyan sikosamisit kariit anan tuktuk.

Bo iman en atkai tugul olikab tuguk, oyoni ng'alechu amun olik choton chebo tuguk ko biik choton chebo komonut kot mising amun yon momiten olik ab tuguk, komotesetai boisiet komye amun oldoik ak ichek chon oldo tuguk ko sikai koalda tuguk ko kaoldo asikobit kosibtoen boisionikwak ak ichek ago mogele kooldo asikobit kowechowech biik. Oldoik ak ichek kotienge olik ab tugukwak, amun ngo mami che alun tuguk komagoi inyoru teset komie nebo tugukuk. Amun tuguk choton che itinye chito ne oldoishe konyolu kyalda en sait noton ne nyolu, sait nekararan asikobit koal olik ak ichek. Olik ko biik chebo maana che nyolu ketegis ak keweki kongoi en atkai tugul amun olik chuton kotoreti che oldoishe en kiy agetugul.

Kelchin nenyoru kiboitinik yon korin chemokoikwak ko kelchin noton ne karan mising amun ngorib kiboitinik chemokoik kwak anan ngorib kiboityot chemogenyin, koyorjinge tuguk choton agot che kamakobwotyin amun chemoget ko chito non iyochii kasit sikoliponi mara en kila anan en wikit anan ngobek arawet. Ko yon kerib komye chemogeng'ung anan yon keyochi kasinyin komye koboiboitu ak kosich muguleldo ne kararan. Ne igochin agot kobwat koyoun tuguk choto che koron ak inye. Imuch agot kotesun rabishek choton ch etam iyoen kasit. Ngotko tam koliponun elifusiek muut en arawet, ko ndirib komye boisienyin ak iyochi komye boisienyin ko karon agot ngo begu arawet konyosin kogakolipanin elifusiek taman che kamebwotyini. Ago nyolu kerib kiboitinik.

Yon miten rabinik kotie kot mising kokwotinwek che chang. Amun rabishek ko tuguk choton che kigeboishen en olda tugul amun siisoman anan siyai kit age tugul keboishen rabishek, ago chogoshek choton chebo rabishek ko kigo toret kotiii kokwet amun mara ogot komi chi negosereti anan komi chi ne komokin ge toretet ko kor kakiba ak kebangan ole kitoretito, kotor kotoretokse chichon kosereti amun miten rabinik. Ko yon momi rabinik, komoche sikobitu boryosek anan moche kobitu taabusiek chechang en kokwet amun, ndo mi kiy age tugul ne konyos anan nyasut age tugul kotor koime biik kot mising amun mokingen kit ne kiyae ama kingen ele kinome. KO bo komonut kabisa ngerib rabishek aka ingeboishen en oret noton nekararan. Amun toreti biik rabinik en olda tugul ole iwendoten.

miondo noton nebo Corona ko miondo nekiitu en kenyitab elifusiek oeng ak tibtem. Ko kin koit mionitet ko ki miondo ne kiginomdoge soiti amun kimiondo noton ne kiu tung'oek. Miondo noton ne ndorikige ak chito anan ne ndokatge ak chito konomin. Komiten mashinishek choton che kiimuch kotoret kenae yon tinye chito mianitet ak yon motinye. Mi moshinit noton nekikiterekin teget asikobit kegas ele ibusto chito anan kekas kit neu kotko tinye mianitet. Ko miten kora boisiet notet ne kingenai kele kanam bichu kimuti bichoton ak kiebakekerji koot agenge wikit agenge asikobit kechikil kenai kotko tinye mianitet. Ko kikait mising miani ak konam biik che chang kigiboishen maskit.

Mi ng'atutik choton che yoch ekosib biik che oldoi kerichek en emenyin nebo Kenya. Biik choton ch eoldoi kerichek konyolu kobiik che kisomonso. Mokioldo kerichek kokemoche iyai biashara neng'ung chito amun imuch ialde kerichek konyo chito ne komioni koame metit igochi kerichek choto chebo moet. Nyolu ko biik choto che oldo kerichek ko biik che kisomonso koonai kole kerichek achon cheboisie en miondo age tugul neimuch konam chito ago biiik choton che oldo kerichek ko biik che nyolu kotinye lesenit noto ne iboru kole tinye chomchinet koalda kerichek. Miten biik choton che oldoi kerichek ama lesenit, keipchin kakwauitiet nekim serkalit nyolu itinye lesenit chito neiboru kole chamdaat anan kogikonin chomchinet noton nebo ialde kerichek amun mogoi koalda chitugul kerichek.

Ele toretito serkalit biik choton chebo emet koyapta logoiywek che nome ke ak tetet an sigisiet ko serkalit kotoret kogon anan kogo tuguk choton che kiboisien asikobit kepangan ng'alechuto chubo sigisiet. Miten kerichek choton che keboisien kamatik choton che sigisie asikobit kotoret en banganet ab lagok. Serkalit ko yoche kotoret biik koger kole sipitalisiek tugul kotinye tuguchutet anan koger kole sipitalisiek tugul kotinye choton ch ekiboisiien amun emet nekimiten ko lazima kesigis ago sigisiet konyolu kepangan amun ngotko makipangan kobitu tabusiek che chang. Imuchisich lagok che chang che memuchi irib chito. KOnyolu komiten tuguk che nyolu keboisien si kepangan lagok.

Chang ortinwek che nyolu koburto chepkerichinik en emenyon nebo Kenya. Chepkerichinik ko biik choton che toreti che miondos anan ko biik che koumianso anan che kanyor taabu age tugul. Chepkerichinik konyolu ko biik che tililen. Nyolu kobor tilindo asikobit kigoi chomchinet noton nebo konya choto chemiandos. Chepkerichinik kora konyolu kolach ngoroik choto chebo koot ne kinyoisen. Amun en korik choton che kinyoisen, ko kigon serkalit ngoroik choton che nyolu kiloche sikenai kele ii konyoindet. Ago kora chepkerichinik konyolu kogisomonso anan nyolu ko biik choton che somonotin Nyolu ko biik choton che kisomonchi ng'alek choto chebo kerichek chebo kinya chito anan kigoi chito kerichek.

Miten tetutik choton che tinye sirkalinyon nebo Kenya koityi biik choton che menye komoswek che loen en ng'alekab konyoiset, tetutyet netai nekikoib serkalit ko; kigotoret biik kogonkarishek choton che toreti komut biik kong'eten emet age agoi ole kinyoisen. Ago karinito ni kigon serkalit kokarit noton netinye kerichek anan tinye tuguk choton cheimuch kotoret ne miani kotom kiit kot noton ne kinyoisen. Tinye kou koristo ago tinye kora tuguk chon kiroten moet. Yan kabit nyasut age tugul ago loo sipitalit kegure kityo karinitet ni kigokon serkalit ago karinito komuche konyokotoret komut agoi ole kinyoisen ago ngotesetai komuti ko inyoote ngoite yoton sipitali ko kagokaigait chito.

Chang boisionik che yoche koyai karit neimuti biik che miondos yon kabit nyosutiet. Boisiet netai ko karit noton neimuti biik che miandos koyoche yon kagikur kelenchi kabit nyosutiet, konyolu koit en chokinet. Monyolu kotelelon amun nyasutiet koimuch kobet biik sobet so nyolu kochok karinitet inyo kotoret. Ago karinitet neimuti biik che miaondos konyolu kotinye keriichek choto che imuche kotoret komait koot ne kinyoisen. Nyolu kotinye kerichek choton: chebose ng'wonindo ngotko ko nyasutiet noton nebo oret. Kora konyolu kotinye tuguk cheu bandages singotko miten chito ne kaumian kemuch e ketoret kerotyi asikobit kotoret komatkokas king'wan soiti komagiit kot noton nekinyoisen. Karishechu kora konyolu kotinye koristo sikotoret kabuset.

Chang tuguk che keboisien kiyokto logoiywek che nomege ak koot ne kinyoisen kobun soet. Tuguk choton kotuk cheu simoishek anan koradioishek. Simoit kokit noton nekitoret biik ch chang konyor logoiywek agot che tesetai en emenyon. Ago yon kimoche kora kiyapta logoiwek che nomege ak sipitali koimuch keboisien simoit alan imuch keboisien tugugk cheu radio kemwaita amun korkakimwa ak koger chito netinye simoit kosibtechin chito age. Ago soiti ko biik chundo chumiten koot ne kinyoisen komakinyoru chi nematinye simoit. Chituguligere kotinye simoinyin. Ko kit ne kararan kot mising simoit amun kipchechin logoiywek choton che nomege ak sipitali. Mara ngotko miten kerichek che mpya che kogiitu kosib konome ng'alechoton konyoik amun tinye simoishek.

Miten tuguk che nyolu kosib biik choton che toreti yon sigisie. Kiit netai ne nyolukosib konyolu koger sait anan nyolu koger konai kole sait ata ole sigisie amun en yoton ele kisigisien komiten moshinit noton nekeboisien kebiman kenai kele tagotyana saishek chemiten asikobit kesigis. Kit age kora, konyolu koger kole yon sigisie kotinye ngubut anan nyolu kotinye kimnatet ne yamat kotoretne sigisiet. Ko ngotko mayamat kimnatet ii, konyolu kotesyi kimnatet, anan nyolu kotinye beek choton che kirutyin asikobit konyor kimnatet ak komuch kosigis. Kit age kora konyolu koger kole koboisien tuguk choton che nyolunotin en sigisiet.

Karit nekimuten muswek ko karit noton ne kiguren chumbek ambulance karinitet ko karit ne kigotoret biik che chang en ng'alekab kamutet anan ibet ab musto. Muswek ko biik choto chon kobet sobonwek. Muswek ko yon kogobet sobonwek kwak anan yon kagobet sobet keibe kwo kot noton ne kigonoren muswek, ne kitaban sipitali mogiyomndos ak igo che tago soptos. Ko ye kagimut kwo kot noton ne kigitaban sipitali kele kindo muswek ko ye kait betut noton ne kakoyam kibakekonor anan kimut kwo korikwak kobo kotup che tupcho kecheng' karinitet konyo kotoret biik asikobit koib musto kwo ele kigonoren anan kwo kirerit. Karinitet ko karit ne kitoret biik che chang. Mara nan komi biiik che moimuche ge en ng'alekab kogombwan karit, ko kigokon serkali niton nebo buch.

Miten tuguk choton anan moshinishek choton che kigimuch keboisien en sipitalisiek che chang ketoret kiburgei lagok chon kogisiche. Lagok chon kogisiche kobo komonut kot mising keger kele kogirib komye. Lagok ch ekogisiche kosikai kiburge ko amun kimoche keger kele konyo komye lakwet ak konomyo ak emet amun yon tago mi moetab kamenyin komiten komye ago ripot komye agot en burkeyet. Lakini yon kogesich konam kowalak emet anan konam kowalak ole kagonyo lakwet. Ko en sipitali ko lagok chon kogisiche kindo korong tuguchutet koburgei asikonam lain lagok asikigochin sikikwak kogokiburgei. Anan komara mi lagok chon kosib kesich komait arawek ko bo maana mising keger kele kogiburhei sikobwa komye.

Kitokishek chumiten sipitalisiek che eechen kotinye komonut kot mising anan tinye kelchin kot mising en biik choto che miandos. Kitokishek chuton ko kigiibu anan kigindo sipitalisiek ch eeechen asikobit koik rahisi en konyoik ele toretito che miandos. Kitogini ko yon itu chito ne miani anan yon kimutu chito noton nekomiani, ko mokim kot mising kot kele kaimuch kotelel anan kaimuch kotobot sikinya. Nyolu kimut kwo kitanda anan kimut kwo kitokit nitet asikobit ketoret, sikobit keswa kele ano ele miani anan ano ole kosen king'wan ago kor koigu rahisi ak ichek en tagitariek anan en biik che inyoise en ole toretito chito ne mioni.

Yon kigochin biik che miondos kerichek kobo komonut kot miisng kearorji ele kiamdo kerichek. Sikai ke arorjin ole kiomdo kerichek komiten kerichek che manyolu kyam en sait age tugul. Miten kerichek che nyolu keboishen en sait noton ne nyolunot ele kigimwaita. Sikai ke arorjin biik kerichek ko sikeker kele kogiboisien kerichek komye kosib oret ne nyolu amun kyam kerichek che chang kosir ele nyolundo ko igu miondo age neter. Ngetesetai kinyoe miondo age koitu age yon mogisib kerichek. Ago imuch kora kotkigochi chito kerichek amakiarorji ole kiomdo koimuch ibakoam kityo kou yon ame kimoik chito alakini mou non, nyolu kisib kou ole kamwaita konyoindet sikesob komye.

En sipitalisiek ele oo komiten taban korik che kesigisien en korik alak, makitech korik choton che kisigisien korupge ak alak, amun korik choto che kisigisien kobo kamatik chon sigisie ichegen, ago en korik che kisigisien ko woo ng'wonindo nemi yundo, ko mara kor komi cheboldos anan che waktos komakimache sikobolchi biik alak che kinyoe en oldo age. Agenge non ene amune sikai komi taban en korik alak. Amune age kora, ko korik choton che kisigisien ko tuguk che kiboisien ketoret che sigisie komagoi keboishen en kot age nekinyoen biik alak che miandos, kiboishen en yoto inegen sikobit ketoret en ng'alekab sigisiet.